Ka ne adwaro kony, nadhi e huduma centre, ma jogo nokonya kaka anyalo timo. Kata kaka anyalo ndikora e yor dijitol, kata bende ne nitiere jogo mano ket kanyo ma puonjo jogo ma kia tiyo kod mbui kata tiyo kod gik ma dijitol. Mondo mi ginyal ng'eyo gik moko, koro nang'e kokalo kuom jok manoket mondo mi opuonj ji kar goyo ombulu.

Mbui mag tudruok nigi tich e kind oganda nikech gimiyo ji tudore, omiyo ng'ato nyalo wuoyo gi wadgi e yor ong'we yamo. Omiyo ng'ato nyalo wuoyo kodgi e yor mbui, to miyo nyako jok moko bende loko ohala e yor mbui. Ma kelo dongruok e kind oganda. Ae bende, omiyo ng'ato nyalo kata ng'eyo gik madhi mbele. Onya neno gik ma timre e piny, e yor mbui. Miyo ng'ato ok dong' chien. ng'ato bedo gi ji kamorachiel tong'e gik matimore e piny.

Gige tudruok mag dijitol nyalo konyo e bero tudruok e kind piny owacho kod oganda nikech gikelo be gikelo ng'ato ng'eyo tiyo kod gige dijotol gi. Kendo miyo ng'ato bedo ka ong'eyo ni ang'o ma timre e piny. Kendo ka nitie gik moko ka TV koro ka nobiro miyo ng'ato koneno gik madhi mbele e piny, to ong'e maber ni kodhi kama kamae, to gima kama ema timre kuro. Kata ong'e ni kodhi e kaonti ma kama to gima kama ema notimre kuro, koro miyo ng'ato bedo gi ng'eyo. Ng'ato ok bed ni ati pache ni chien ahinya, obedo kong'eyo ni nitie gik matimre e piny. Ae kod simbe mag ong'we yamo gi, gin gik ma dijitol, miyo kata ng'ato nyalo timo ohande moro kokalo e ong'we simbe mag ong'we yamo gi. Otudre gi joma ni maboyo boyo, tonya loko ohala kae okelo dondruok e kinde kod piny. Kendo miyo ng'ato nyalo bedo, ng'ato bedo gi pesa mang'eny. Miyo bedo ng'ato, miyo ng'ato bende rieko bende gik ongweya, gige mag ong'we yamo gi miyo ng'ato bedo koda rieko mathoth.

Kakonyalo reso midhiero ni, onyalo doke kuma niodhe ndege, tonyalo nyiso jogo gikgi motimre. To ka gin kod yo mar konye to ginyalo konye, kata ginyalo tiyo kod VISA mare no e konye. Kata, onyalo dhi imel mare tong'iyo ka nitiere gige moko mane okano e imel ei simbe. Mano bende onyalo yudo nikech imel gikane gimoro katobedni ma in godo olal, to pod inyalo yude e imel mari kar kacha. Imel kano gi maber ahinya mo, ok gilal. Ikano ikano gi kanyo ma chiemng' midwarogi tinyalo yudo gi. Kata onyalo dhie e paw ndege kuma noidhe ndege, toloso kod jogo maber tonyiso gi shida moyudo. To jogo ka nyalo konye to konye.